Nĩ mũndũ ũĩkaine e ta mũthomi mũnene wa mohoro, na ũrĩa no athomithagia athomi angĩ a mohoro arĩa mareyũkĩrĩria kũruta ũhoro ũcio wa gũthoma mohoro, na ũrĩa ũkoretwo akĩruta wĩra ũcio kwa mĩaka ikũmi na mũgwanja.

Nĩũndũ wa ũhoti wacio wa gũkoro igĩikara kũndũ kwĩna rĩera o rĩothe, na o ho nĩ ihotaga gũikara kũndũ kũrĩa gũtarĩ nginya irio nyingĩ, nĩ tondũ nĩ ihotaga gwĩthimĩra kũrĩa. Na gũkorwo ciriaga mahuti nginya ma mĩtĩ, kwoguo nĩ ikoragwo ikĩhota gũikara kũndũ o gũothe, kana kũndũ kwĩna rĩera o rĩothe, gũkorwo gwĩ kũmũ kana gũtarĩ kũmũ, nĩ ihotaga gũikara tondũ nĩ ihotaga gwĩthimĩra irio cikahota gũikara wega.

Nĩ inyitagwo nĩ mĩrimũ mũno, mũrimũ ta wa kũharwo harĩa ũkoraga rĩmwe ona nĩ iragwatania mĩrimũ ĩmwe, kwogwo mũrĩmi nĩ agĩrĩirwo gũikara agĩtaga ndagĩtarĩ wa kũrigita mahiũ, nĩgetha agaikara agĩciroraga, onokorwo ti ndũaru, agaikara agĩciroraga nĩgetha mũrĩmi agaikara akĩmenyaga nĩ njega. Ũcio ũngĩ, thoko wa iria rĩacio na mbũri cienyewe, nĩkoragwo ĩ thĩ mũno, harĩa ũkoraga andũ aingĩ ona matirenda gũciga tondũ thoko yacio ĩ thĩ, kwogwo ũgakora mũndũ nĩakũiga mahiũ ta mau, na acoke thuthawe age thoko.

Nĩgũkorwo ndĩna mahiũ maingĩ gũkĩra marĩa ndĩrarĩ namo hau kabere, tondũ rĩrĩa mũndũ e gũciĩrithania mahiũ make nĩ akoragwo na matanya ma gũkorwo mahiũ make makĩongerereka na oho agakorwo na matanya ma gũkorwo akĩongerera mbeca nyingĩ gũkĩra ũrĩa ararĩ nacio hau kambere, na mahiu mau make, tondũ rĩrĩa ũgũciarithania mahiũ maku nĩ ũkoraga nginya indo irĩa irakũheyaga, nĩ irongerereka tondũ mahiũ mangĩ nĩ marongerereka, angĩkorwo nĩ ta iria nĩ rĩongererekaga tondũ mahiũ mau wa cĩarithania me manini, nĩmacokaga makaneneha na oho magacoka magakohe iria tarĩu, angĩkorwo nĩ kĩndũ ta matumbĩ ta ngũkũ nĩ ũkoraga matũmbĩ mau nĩ marongerereka, to mahiũ marĩa waciarithania o namo nĩ megũtwika magũkũhe matumbĩ, kwoguo mũndũ nĩ akoragwo na matanya ma kwongerera mahiũ make, na kwongerera mbeca iria arathũkũmaga hau gabere.

Wa mbere no nginya ũcihande kũndũ gũtarĩ na maĩ maingĩ kana ũcihande kũndũ gũtarĩ na ritwa. Ũcio ũngĩ no nginya ũikare ũgĩcicehaga nĩgetha mahuti matikaingĩhe nonginya ũikare ũgĩcitagĩrĩria maĩ, na ũgĩciciarithanagia. Ũcio ũngĩ nonginya ũrore kana tĩri nĩ mũnoru wa harĩa ũracihanda to no ũcihande ũkorwo tĩri ũcio ti mũnoru, koguo ũgakorwo ona wa handa itiraciara wega kana ndũragĩa na maciaro mega kana maciaro marĩa ũkwĩrĩgĩrĩire. Koguo no nginya ũkarora kana tĩri wa haria ũrahanda nĩ mũnoru tondũ ciagĩrĩirwo kũhandwo tirĩ-inĩ mũnoru niguo cirehe maciaro mega. Ũcio ũngĩ ũkĩhanda no nginya ũkamenya ũrĩa wagĩrĩirwo gũcitigithania kana nĩ wagĩrĩirwo gũcitumania kana ndwagĩrĩirwo gũcitumania. Koguo no nginya ũgakorwo ũkĩmenya ũrĩa ciagĩrĩirwo gũkorwo ci gĩtigana.

Wa mbere, no nginya ũkorwo wa kĩire gacaũ kau kiugo gĩako kaika, tondũ ndwagĩrĩire gũkorwo haria gaciarĩrwo nĩho gegwĩikara, tondũ hau nĩ ũkoraga tongũ nĩ hatondoru hena maaĩ, kana ũgakora ona nĩ karahũrwo nĩ nyina, ũcio ũngĩ nĩ wagĩrĩrwo gũkorwo ũkĩhe gacaũ kau iria, ugakahe iria ũria kwagĩrĩire na iria rĩiganĩru, na ũgakorwo rĩrĩa ũra ũtarakahe, oho nĩ ũrakorwo ũgĩkaigĩra iria nĩgetha ũgakorwo ,gakorwo gakĩnyua ona thutha ũcio okĩte, na iria rĩu nĩ wagĩrĩrwo korĩiga mũtũginĩ mũtheru na ũkaũkunĩka, naũkaiga handũ hega, ũcio ũngĩ ũgĩka kiugo gĩa gacaũ nĩ wagĩrĩrwo gũkorwo ũgĩgĩka handũ igũrũ, na handũ hatarĩ na heho, kwoguo no ũgaitĩre ngiya kũu thĩ mahuti, nĩguo kũrigĩrĩria heho, tondũ kangĩgĩo nĩ heho, nĩ ũkoraga gacaũ kau nĩ kararwara nginya gagatwĩka no gakwe, kwoguo kiugo gĩako nĩkĩagĩrĩrwo gũkorwo kĩhandũ igũrũ, na kiugo handũ hataraingĩra maaĩ, kana handũ hena heho.

Wambere rĩrĩa ndacitua kuma mũtĩ igũrũ, nĩ njũkaga ngacikia handũ hatheru, ngacithambia weega na maĩ matheru tondũ nĩ ĩkoragwo na gĩko kĩingĩ mũno rĩrĩa cikuma kũrĩa mũtĩ igũrũ. Ũcio ũngĩ nĩ njũkaga ngoya kahiũ, ngacithiga wega, ngaruta makoro mau ma igũrũ tondũ ndwagĩrĩirwo kũrĩa makoro mau ma igũrũ. Ngacoka ngacitinania wega na gatagatĩ tũcunjĩ tũnini tũnini ngĩciĩkĩraga handũ-inĩ hatheru, okorwo nĩ gabakũri-inĩ gatheru, ngaciĩkĩra gabakũri-inĩ gatheru nĩguo hote gũciria wega. Ũcio ũngĩ ndarĩkia gũcirĩa, nĩ nyuaga maĩ maingĩ tondũ rĩrĩa ũkũrĩa nyamũ ici na wage kũnyua maĩ, nĩ ũkoraga nginya nĩ ũromĩrwo nĩ kĩoro gĩaku kĩnene, koguo rĩrĩa ndarĩkia gũciria, nĩ nyuaga maĩ makwa wega nĩgetha ndigakorwo ngĩũmĩrwo nĩ kĩoro.

Nĩ gũkorwo magĩkĩrĩrwo mĩtambo ya intaneti okũrĩa mũndũ arĩ na gũkorwo mena thimũ irĩa ingĩmahotithia gũkorwo makĩingĩra intaneti icio, tondũ ũngĩkorwo na wĩkĩrĩirwo mĩtambo ya intaneti na ndũrĩ na thimũ njega ũngĩhota kũingĩra nayo intaneti ndũngĩhota kũingĩra, kwoguo gũkorwo mena thimũ icio nĩcimahotithĩtie gũkorwo makorwo makĩhũthĩra intaneti, ũcio ũngĩ nĩ gũkorwo mena mbeca cia kũmahotithia makorwo makĩingĩra intanetinĩ, tondũ ona ũngĩkorwo wĩna thimũ ĩyo kana wĩna mĩtambo iyo ya intaneti na ndũrĩ na mbeca ndũngĩhota kũingĩra, kwoguo ona mbeca nĩcimahotetie makorwe makĩingĩra kũu na gũkorwo makĩhota gũcihũthĩra wega.

Wa mbere, no nginya ũkorwo ũkĩmenya maũndũ marĩa wandĩkĩte, nĩ ũmandĩkĩte ũrĩa kwagĩrĩire, na maũndũ marĩa wandĩkĩte nĩ maratwarana na wĩra ũrĩa ũrahoya. Ũcio ũngĩ, nĩ ũkĩihũria maũndũ marĩa wĩrĩtwo wĩihũrie marĩa wagĩrĩirwo nĩ kũihũria ũrĩa kwagĩrĩire. Ũcio ũngĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ, gũcokera marũa maku wega ũkĩmathomaga wega nĩguo kũrora kana he mahĩtia o mothe wĩkĩte. No ũkorwo nĩ wandĩkĩte ũũru kana ũkorwo nĩ wandĩkĩte kiugo ũrĩa gĩtagĩrĩirwo kwandĩkwo koguo nĩ wagĩrĩirwo gũcokera marũa maku ũkĩmathomaga wega, ũrore kana nĩ wandĩkĩte ũrĩa kwagĩrĩire. Angĩkorwo he mahĩtia wĩkĩte, ũtuĩke wa kũgarũra mahĩtia mau. Ũcio ũngĩ no nginya ũkorwo wĩna maũndũ mothe marĩa marabatarania, na gũkorwo me mega na marũa maku makorwo mandĩkĩtwo ũrĩa kwagĩrĩire nĩ getha ũkorwo ũkĩhota kũmatwara. Ũcio no nginya ũtware marũa maku mũthenya ũrĩa wĩrĩtwo ũtware na kwa mahinda marĩa wagĩrĩirwo kũmatwara.

Nĩ ĩhotĩthagia mũndũ gũkorwo ena ũmenyo mwega wa kĩndũ kĩrĩa arenda oho nĩ ĩtũmaga agũri a kĩndũ kĩu gũkorwo na ũũma na kĩndũ kĩu, naho ĩgatũma kĩndũ gĩkorwo nĩ kĩragũciriria andũ tondũ rĩria kĩndũ gĩkwandĩkwo wega nĩ gĩkoragwo gĩkĩgũcirĩrĩa andũ na ĩkorwo wĩna ũũma wa kĩndũ kĩu nĩgũkorwo kĩndũ kĩu nĩkĩandĩkĩteo hau nanĩũrona nĩ kĩandĩke kogũo ona ndũtidanga ũkĩũrĩa ũhoro wa kĩndũ kĩu nĩ ũkoragwo na ũũma wa kĩndũ.

Wa mbere, no nginya andũ a kuuma mwena wa mwanake, mathiĩ kwa mũirĩtu ũthoni, nĩgetha matuĩke a kũhoya ũhiki wao, harĩa matwaragĩra mũciari wa mũirĩtu mbeca. Ũcio ũngĩ, mũirĩtu nĩ acokaga akanyitwo nĩ arata a mũthuri, harĩa acokaga agatwarwo nyũmba-inĩ ya mwanake. Ũcio ũngĩ nĩmacokaga mageka ũhiki wao, o harĩa mangĩkorwo magĩkĩra, akorwo nĩ kanitha-inĩ kana akorwo nĩ kũndũ kũngĩ, nĩmekaga ũhiki wao, magatuĩka a kũnyitithanio, harĩa mũirĩtu athondekaga gĩa kũrĩa, akarũmia mũthuri wake, nĩguo kũonania nĩetĩkĩra akorwo e mũthuri wake tene na tene.

Nĩ kũri nyĩmbo cia bata ciinagwo, kwa mũhiano tohiki-inĩ, he nyĩmbo cinagwo iria cibatiĩ gũkorwo cikĩinwo ũhiki-inĩ na nĩ cia ũndũire. Kogwo ũhiki-inĩ nĩũkoraga nonginya rwĩmbo rũu rũinwo, nĩgetha ũhiki ũcio ũtuĩke nĩ watuĩka ũhiki mwega. Kana gũkorwo kwĩna ng'ano ciganagwo nĩ mũndũ, agoka akamũganĩra ng'ano andũ arĩa marahikania, mũkaheyo ng'ano icio nĩgetha mũkahota gũikara mũciĩ wanyu wega. Ũcio ũngĩ nĩgũkoragwo ta rĩrĩa athuri marathĩnja mbũri, nĩũkoragwo he mauge makoragwo namo marĩa mataugũkagwo, na marĩa makoragwo metĩkĩtie nĩ ma ũndũire wao, atĩ magĩthĩnja mbũri ĩyo kana magĩka igongona rĩao, nonginya mauge mau makorwo makiugwo, nĩgetha maũndũ mao matuĩke nĩmahinga ũrĩa makwendaga.

Nĩ cionanagia kana cigatũma ũndũ ũrĩa ũrekwo ũtuĩke nĩ wakũngũĩrwo nĩ andũ mũno na ũtuĩke nĩ wacanjamũra andũ. Kumbe nĩ icanjamũraga andũ. Kwa mũhiano ta ũhiki-inĩ, nĩ ũkoraga nyĩmbo na ndaci nĩcia o nginya. Ũgakora rĩrĩa maũndũ marĩka nĩ kũheanagwo kanya ga kũina, na mũndũ ũngĩhota gũkorwo ena rwĩmbo rwake akaheo kanya na andũ makaina. Koguo nĩ icanjamũraga andũ, ona kũndũ ta ũthoni-inĩ nĩ ũkoraga no nginya maũndũ ta mau ma nyĩmbo na ndaci makahanĩka. Koguo nĩ ikoragwo nĩ cia gũcanjamũra andũ magongona-inĩ.

Nĩgũkoragwo na nyĩmbo cia mĩthemba nyingĩ ciĩkĩragwo, harĩa ũkoragwo, ũkoraga andũ nĩmainaga mũno, angĩkorwo kwa mũhiano kwĩna, ũndũ ũrathiĩ nambere, ũndũ to ũhiki, kana ũndũ to ũthoni, kana kũrua, kana gũcokeria aciari ngatho, nĩũkoraga mbere ya ũndũ ũcio nĩmwambaga mũgekĩra rwĩmbo, mũkaina na mũgecanjamũra, na gatagatĩ-inĩ kau ũgakora nomũraina, na thutha wa ũndũ ũcio nĩũkoraga ũtukũ ũcio nĩũkoragwo na gĩkeno kĩingĩ mũno, kũrĩa mwĩcanjamũraga na marendiũ manyu, mũgekĩra nyĩmbo cia ũndũire, nyĩmbo cia, kana nyĩmbo cia kĩgoco kana nyĩmbo o ciothe, nĩguo gwĩcanjamũra.

Nĩũrakora magongona-inĩ maingĩ ta magongona marĩa nyĩmbo cia ũndũire cibatiĩ kũinwo, nĩũrakora nyĩmbo icio citirainwo tondũ he nyĩmbo ingĩ cia, cirainwo thikũ ici. Kwa mũhiano ũgakora andũ arĩa anini angĩkorwo nĩo me igongona-inĩ rĩu, mena nyĩmbo ciao iria marakorwo makĩina na makagĩra kĩene nyĩmbo citu cia ũndũire. Kwogo ũgakora tarĩngĩ mohiki-inĩ, he nyĩmbo irainwo, tarĩngĩ nyĩmbo icio nĩ cia gĩthũngũ, makaga kũina nyĩmbo iria cibatiĩ kũinwo ũhiki-inĩ. Ũgakora nyĩmbo icio cia ũndũire nĩ irariganĩra, kana igatuĩka itirahũthĩra, itirahũthĩka harĩa hagĩrĩire, tondũ thikũ ici kwĩna nyĩmbo njerũ iria irainwo, o andũ maraina nyĩmbo ciao iria cibatiĩ gũkorwo cikĩinwo kũndũ kũngĩ, na iria marakorwo makĩenda kũina, kwogwo magakorwo nĩ maragĩra nyĩmbo citu cia ũndũire kĩene, na igakorwo ona nĩ irathiĩ thĩ na itiratũmĩka mũno ũndũire-inĩ ũrĩa ibatiĩ gũtũmĩka.

Nĩkĩhũthĩkaga gĩ ta itunda, itunda rĩrĩa ũkoraga nĩrĩrongerera hinya mwĩrĩ mũno, na rĩgatuĩka rĩa kuongerera mũndũ thakame. Harĩa ũkoraga magongona-inĩ nĩrĩtinagio rĩkahũthĩka rĩta itunda, na mũno mũno nĩũkoraga andũ aingĩ ona nĩmagaga gũkĩhũthĩra, tondũ andũ aingĩ matikĩũĩ, kana gĩtikĩonekaga na njĩra nene na nĩ kĩrĩ goro mũno, koguo o na kĩahũthĩka nĩũkoraga gĩtirahũthĩka na njĩra nene, tondũ gĩtironekana mũno na nĩ kĩrĩ goro mũno.

Rĩhandagwo ĩta kamũtĩ kanini, karĩa gaikaraga mĩaka karũndo nĩgetha gatuĩke ga kũneneha na gatuĩke gagũciara matunda maya. Kana ũngĩtuĩka wa gũciarithania kamũtĩ kau ge kanini, nĩ ũkoraga ona nĩkaraciara tene, na gagaciara matunda mega na matunda mathaka karĩ o kamũtĩ kanini. Naho nĩkĩhũthĩkaga gĩta matunda, marĩa mateithagia mĩrĩ itũ mũno, negatwĩka nĩkarahũthĩrwo ta biacara harĩa ũkoraga mũndũ mũtĩ wake waciara, nĩũthiaga ũgatua, ũkenderia andũ a gũthiĩ kwenderia andũ angĩ kana we mwenyewe, ũkamatua, ũkamatwara thoko, ũkamendia namagatuĩka ma gũkũhe mbeca, kwogwo nĩ ĩhũthĩka ĩta matunda ma kũrĩa magateithia mwĩrĩ, na oho nĩhũthĩkaga biacara-inĩ, kũrĩa oho nĩgũkoragwo na wandandũku wa mawĩra, tondũ hena arĩa marathiĩ gũtua mũgũnda, na arĩa marendia, marathiĩ kwendia kwogwo ũrĩa ũratua norĩa ũrendia hatirĩ mũndũ ũtarona ciringi yake. Kumbe gũgakorwo nĩkĩhũthĩkaga kũrĩywo na gĩkandandũra mawĩra.

Warĩkia kũruga, rĩrĩa ũkuruga nyama ici ciaku, nĩ wagĩrĩrwo gũcikunĩka wega na gĩkunĩko nĩguo kũrigĩrĩria gĩko, kana rũkungũ, kana o indo ciothe cingĩkorwo cigĩcingĩra nĩgetha citigatwĩke ciagũthũka, ũcio ũngĩ, ũkĩruga, warĩkia kũruga, nĩwagĩrĩrwo, ndagĩrĩrwo gũtukania na irio ingĩ, ta irio cĩna thubu, tondũ thubu ũcio nĩ ũthiaga ũkaganda, no gatuĩka wa gũthũkia irio cĩaku, kogwo ndwagĩrĩrwo gũcitukania na irio cina thubu mũingĩ, thubu ũngĩtoma igande, ũcio ũngĩ ndwagĩrĩrwo gũciga handũ hena rugarĩ mũno, nĩguo kũrigĩrĩria gũthũka, wagĩrĩrwo kwiga handũ hena rĩera rĩega, handũ hatarĩ na rugarĩ tondũ rĩria ũgũciga handũ hena rugarĩ mũno na nĩũkunĩkĩte nĩcithũkaga na igatuĩka itingĩrĩka, kogwo nĩ wagĩrĩrie gũciga handũ hega, handũ hena rĩera rĩigananĩrie, kana handũ hena kaheho kega nĩguo kũrigĩrĩria itagathũke.

Nĩnyambaga ngacitinangia tũcunjĩ tũnini tũnini nĩgetha tũtuĩke twa kũhĩa thĩiniĩ na tũhĩe wega. Ũcio ũngĩ nĩngoragwo harĩrĩirie indo ciakwa iria ciothe batarainie gũkorwo nacio ta nyanya, gĩtũngũrũ, thaburia theru na indo ta ndania. Ndaima hau nĩndinangagia gĩtũngũrũ gĩakwa wega, na ngaitĩrĩra maguta makwa, ngakunĩka nĩgetha gĩtũngũru kĩu gĩtuĩke gĩa kũhĩa. Kĩarĩkia kũhĩa nĩnjĩkĩraga nyanya ciakwa, nacio ngacikunĩka nĩgetha cihĩe. Ciarĩkia kũhĩa nĩnjĩkĩraga nyama yakwa, ngamiuruga, ngacokaa ngakunĩka hanini nĩgwo ĩtuĩke ya kũiguana. Yarĩkia kũiguana nĩnjĩkagĩrĩra tũĩ tũnini tũrĩa tũkũigana nĩgetha nyama ĩyo ĩtuĩke ya kũhĩa wega nginya thĩiniĩ. Ndaima hau nĩngunĩkaga wega nginya nyama yakwa ĩgakorwo nĩyahĩa, harĩa ngunĩkaga na gĩbati kĩega gĩtheru kĩrĩa gĩtarĩ na gĩko. Nyama yakwa yahĩa nĩnjoyaga ndania ciakwa, ngacitinangĩria hau hani, tũnini tũnini nĩgetha ndania icio citikahĩe mũno cĩkorwo na mũcamo mwega. Kuuma hau nĩnjoyaga irio ciakwa, ngaciĩkĩra thani na ĩgatuĩka cia kũrĩywo.

Nĩciongagĩrĩra maaĩ mwĩri-inĩ wa mũndũ, marĩa matũmaga mũndũ aikare e mũnyotoku mũno, mũno mũno rĩrĩa kũrĩ na riũa rĩnene. Oho nĩciongagĩrĩra vitameni mwĩrĩ-inĩ, ta vitameni C, vitameni A na vitameni K. Na nĩcirigagĩrĩria mĩrimũ ya mwĩrĩ, mĩrimũ ta mũrimũ wa ngoro kana mũrimũ wa kwambatĩria gwa thakame, kũrĩa ihotanaga kũhũrana na mũrimũ ũcio mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ, nogatũma mwĩrĩ wa mũndũ ũgĩe na hinya. Na oho nĩcihũthĩkaga biacara-inĩ, haha nĩ ũkoraga andũ aingĩ nĩmarahota kũgĩa na mbeca nacio, harĩa ũkoraga andũ aingĩ ona mathiĩ mathoko-inĩ nĩmaraciendia, ũguo no ciandandũraga mawĩra.

Hena matunda nyendete mũno, matunda me cama, matunda me colour thaka, magũcagĩrĩria mũndũ kuuma kũraihu, nĩndĩmendete mũno gũkorwo nĩmarĩ cama múũngĩ, nĩmarĩ cukari mũingĩ na matigwĩthagia mũndũ atĩ wĩcirie nĩ kũgũra itunda rĩrĩ ũkore nĩ rĩrũrũ. Onaa angĩkorwo nĩrĩ goro, nĩrĩ cama na nĩrĩgũcagĩrĩria mũndũ kwoguo nĩrĩngenagia mũno tondũ ona ciana mũno mũno nĩcirĩendete nokorwo ona mwana noarĩe tondũ rĩtĩkoragwo rĩrĩrũrũ.

Wambere nĩgũkoragwo na wĩtĩkio ũyũ wa atĩ mũgĩkũyũ angĩkua no nginya aikare nyũmba-inĩ ya kũiga andũ akuũ wiki ng'ima. Mũgĩkũyũ akua nonginya agatwarwo wiki ng'ima, agaikara nyũmba-inĩ ĩyo ya kũiga andũ arĩa akuũ agĩcakayagwo mũciĩ. Na ũcio ũngĩ mũthenya wa kũmũthika kana wa kũmũhurũkia wakinya, mũndũ ũcio ũkuĩte nonginya ekĩrwo wega, nekĩrwo nguo thaka nĩgetha atuĩke wa gũthikwo na athikwo na ithandũkũ rĩega. Agĩthiĩ gũthikwo nagwo nonginya hakorwo na igongona rĩkagwo, akamba akahoerwo, agekĩrwo igongona rĩake rĩa mũico nĩgetha atuĩke wa gũthikwo. Na hĩndĩ ĩyo mũthenya ũcio wa mathiko nonginya gũkorwo na kĩndũ gĩa kũrĩywo, na mũno mũno ũgĩkũyũ-inĩ marugaga muceere na makaruga gĩtheri, haria nonginya andũ matwike a kũrĩa nĩgetha matuĩke a kũhurũkia mũndũ ũcio.

Wambere nĩgĩkoragwo na hũni nene mũno, ĩrĩa ũkoraga ona ndũngĩhota kũrĩa makĩria wa ĩgĩrĩ, harĩa ũkoraga ona nĩya hathara mũno kũruga, tondũ nĩ ũkoragwo nĩ ũrahũthĩra maguta maingĩ mũno, nĩ ũrahũthĩra mũtu, ũkona ona maguta marĩa ũrahũthĩra nĩ hathara nene mũno kumbe harĩ niĩ nĩrĩ hũni nene mũno, na nĩrehaga hathara nene mũno ũngĩringithania na kũruga kĩndũ kĩngĩ ta cabaci.

Ũgĩciga angĩkorwo ndũraciruga hau hau, nonginya ũcige gacuku-inĩ gatheru, gacuku-inĩ kena maaĩ matheru marĩa magiragĩrĩria kũhoha. Kana angĩkorwo ndũkũiga maaĩ-inĩ, no nginya wĩige karatathi-inĩ ka naironi karĩa gakoragwo ge gatheru nĩgwo kũrigĩrĩria itikahohe. Na oho ndwagĩrĩirwo gũciga rĩera-inĩ hena rugarĩ mũno, tondũ ũngĩiga rugarĩ-inĩ mũno oho nĩ ihohaga, kumbe ndwagĩrĩirwo kũiga rugarĩ-inĩ rwĩngĩ.

Nĩ itunda rĩhũthĩkaga na gũthondeka mbeca rĩrĩa warĩhanda na njĩra nene, tondũ rĩrĩa itunda rĩrĩ warĩhanda, na rĩatuika rĩa gũciara wega, nĩ ũkoraga nĩrĩendetwo mũno nĩ andũ na nĩ rĩrĩ goro, na nĩrĩagaga kuoneka rĩmwe na rĩmwe. Kwogwo nĩ ũkoraga rĩrĩa wĩnarĩo kwa njĩra nene nĩ wonaga mbeca mũno tondu nĩrĩgũragwo goro, onawe ũngĩthiĩ kwĩyenderia nĩrĩkoragwo na goro mũno, kwogwo nĩrĩthondekaga mbeca. Ũcio ũngĩ nĩ itunda rĩhũthĩkaga mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ, rĩrĩa ũkũrĩrĩa, nĩrĩtũmaga mwĩrĩ waku ũgĩe na hinya na mwĩrĩ waku ũgakorwo wĩ mwega.

Nĩ nyambaga kũruta karatathi kau gekĩrĩtwwo hau itunda-inĩ rĩu tondu ndũbatiĩ kũrĩa karatathi kau. Ũcio ũngĩ nĩndĩrĩoyaga, ngekĩra gacuku-inĩ gatheru onokorwo nĩ thaburia-inĩ theru, ĩna maaĩ mega matheru, ngarĩthambia wega tondũ nĩrĩkoragwo rĩkuĩte gĩko kĩingĩ mũno. Ndarĩkia kũrĩthambia, nĩndĩrĩribaribaga wega nĩgetha maaĩ mau matuĩke ma kuuma nĩgetha rĩtuĩke rĩ rĩega na rĩũmũ. Ngacoka ngoya kahiũ gakwa gatheru, ngarĩtinangia tũcunjĩ tũnini tũnini ngĩkĩraga gathani-inĩ gatheru, ngacoka rĩu kuuma hau ngarĩrĩa.

Wa mbere, no nginya ũgaikara ũgĩcimenyagĩrĩra na ũgĩciroraga wega na ũgacirigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ tũtambi. Ũcio ũngĩ no nginya ũgaikaraga ũgĩcihũraga ndawa, nĩgetha kũrigĩrĩria tũtambi tũu na kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩcinyita. Ũcio ũngĩ no nginya ũikare ũkĩroraga harĩa ũrahanda angĩkorwo nĩ handũ hega na handũ hena rĩera rĩega.

Wambere no nginya ũkorwo na mbembe icio, iria cirugagwo nĩgetha cituĩke cia gũthondeka ndoore ici. Ũndũ ũcio ũngĩ nonginya ũkorwo na macini ĩrĩa ĩrugaga kana akorwo ti macini ĩyo ĩhũthĩraga thitima kũruga, angĩkorwo ti macini, ũkorwo na gathaburia gaku kega gatheru na gabati, karĩa wĩkagĩra ndoore icio nogacikunĩka ũgekĩra kamwaki-inĩ kanini. Ũcio ũngĩ nonginya ũkorwo na maguta ma kũruga, marĩa ũtatagia tũnini biũ, o tũnini twa kũrigĩrĩria ndoore ici citikanyitane na thaburia. Ĩyo ĩngĩ nonginya ũkorwo na gacubĩ, karĩa onako wĩkĩraga kũu thĩiniĩ nĩgwo wĩkĩre mbembe ciaku, nĩgwo cituĩke ndoore nĩgetha mbembe ici cituĩke, ndoore ici cituĩke cia gũcama wega. Ũcio ũngĩ nonginya ũkorwo na thaburia njega, nene theru, ĩrĩa wĩkĩraga nĩgethaa ndoore ciaku cituĩke cia kũrugĩka.

No nginya ũkorwo na thaburia yaku theru ĩrĩa ũkũhuthĩra kũruga nyamũ ici. Ũcio ũngĩ no nginya ũkorwo na indo irĩa ciothe ihũthĩkaga, indo ta nyanya, gĩtũngũrũ, dania, karati kana indo ciothe iria ũngĩhũthĩra. Ũcio ũngi no nginya ũkorwo na mwaki waku kana gasi yaku ĩrĩa ũkũhũthĩra guciruga kana ũrĩa ũkũhũthĩra ũkĩruga. Ũcio ũngĩ no nginya ũkorwo na gathani kega gatheru karĩa ũgũtũmĩra warĩkia guciruga harĩa ũgũcíiĩkĩra ũkĩrĩa na ũkorwo na giciko gĩaku gĩa kũrĩa.

Ihũthĩkaga na gũthondeka mwĩrĩ harĩa ĩrigagĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ mwĩrĩinĩ, mũrimũ ta mũrimũ wa ngoro, mũrimu wa kuongerera thakame kana mĩrimũ ĩngĩ mwĩrĩinĩ. Na oho nĩ yongagĩrĩra thakame nyingĩ mũno mwĩrĩinĩ harĩa ona ũgĩthiĩ wage thakame nĩ wĩragwo ũcirĩe nĩguo cihote kuongerera thakame mwĩrĩ oho harĩa ikoragwo na mũcamo mwega mũno. Na oho magongonainĩ nĩ ĩhũthĩkaga ĩta matunda harĩa ũkoraga mũndũ angĩkorwo nĩ marahũthĩra matunda nĩ ĩigagwo mwenainĩ wa matunda nĩgetha andũ mahote kũrĩa na makorwo magĩthondeka míĩrĩ yao.

Macungwa no mahũthĩrwo ithenya-inĩ rĩa thandara tondũ nĩ ũkoraga nĩma, nĩtamahanaine. Na nĩ ũkoraga andũ aingĩ nĩmaremagwo kũmenya, nĩmaremagwo kũmenya thandara na macungwa. Nĩũkoraga nĩmakoragwo kĩrathi kĩmwe, kwoguo o merĩ hatirĩ kĩndũ gĩtangĩhũthĩrwo ithenya-inĩ wa kĩrĩa kĩngĩ. Nĩ ũkoraga icungwa nĩrĩkoragwo na ngothi nyũmũ, na thandara nĩkoragwo na ngothi hũthũ, kumbe andũ aingĩ nĩmaremagwo kũmenya thandara na icungwa. Kwogwo icungwa no rĩtũmĩrwo ithenya-inĩ rĩa thandara.

Wa mbere nĩ kuongerera indo iria cihũthĩkaga mũndũ akĩhũthĩra intaneti, kwa mũhiano ta macukuru-inĩ, nĩmagĩrĩirwo kũheana indo ici, nĩgetha ciana cigakorwo ciĩ na ũgĩ wa kũhũthĩra intaneti, o na ikiuma cukuru, na igakorwo ciĩna indo icio kwa wũingĩ. Wa kerĩ, nĩgũkorwo makĩ, magĩ nĩgũkorwo thogora wa mbeca ciakũthĩra intaneti ndũrĩ igũrũ, makorwo makĩnyihia thogora wa mbeca cia kũhũthĩra intaneti, to nĩũrakora ona andũ aingĩ nĩmaremwo kũhũthĩra intaneti, nĩgũkorwo thogora wa kũmĩhũthĩra wĩ igũrũ. Ũcio ũngĩ nĩ gũtambia mĩtambo ya intaneti kũndũ guothe, kũrĩa nĩmabatiĩ gũtambia indo icio kũndũ guothe, na makamenya o mũndũ o mũndũ harĩa arĩ, ena ũteithio ũcio ne na ũhoti wa kũhũthĩra intaneti.

Andũ aingĩ thikũ ici nĩ mamenyerete kũhũthĩra intaneti na kũhoya ngombo kũhũthĩra intaneti koguo nĩ ukoraga ũici nĩ ũnyihĩte mũno tondũ mũndũ ndangĩoya kĩndũ kĩa mũndũ kana athiĩ handũ atunye mũndũ mbia rĩrĩa arenda mbia. Ũguo nĩ ũkoraga mũndũ rĩrĩa arenda mbia, nĩ arathiĩ intaneti-inĩ na akagĩa na ngombo, ngombo ĩrĩa ĩramũteithia na akahota gũcokia na mbeca nini. Rĩu nĩ ũkoraga ũici nĩ ũnyihĩte tondũ ta hau kabere gũtiarĩ na ngombo ici cia intaneti nĩkĩo wakoraga mũndũ ona nĩ arathiĩ agakora mũndũ bara akamũgũtha na akamũtunya mbeca ciake. Koguo rĩu kũhoya ngombo na intaneti nĩ kũranyihia ũici tondũ mũndũ nĩ arona handũ ha gũthi kũiya kĩndũ kĩa mũndũ nĩ arathiĩ akahoya ngombo kũhĩtũkĩra intaneti na akaheo mbeca iria arenda.

Nĩwagĩrĩirwo gũtwara ũhoro ũcio ĩmwe kwa ĩmwe kũri hendimeni wa gĩcigo kĩu ũraikara, nĩgetha hendimeni nake ahote gũkinyĩra anene arĩa mangĩhota gũteithia, anene ta cibũ, nake cibũ ahote gũkinyĩra anene angĩ, harĩa hendimeni ũcio nĩagĩrĩirwo gũka, athomithie andũ, bata wa gũikara marĩ atheru, na mũtino wa gũte mahuti bara kũrĩa, ũrĩa ũngĩcungĩrĩria mĩrimũ, na maũndũ maingĩ moru, marĩa mangĩtũma andũ kana aikari a hau marware.

No nginya wambe ũhũrĩre mwendia kana mũthondeki wa kĩndũ kĩu, ũmũtarerie maũndũ mothe, kana ũmũtarerie ũrĩa kũrĩ , nĩgetha mũhote kũmenya ũrĩa mũgwĩka. Ũndũ ũcio ũngĩ, angĩkorwo nĩ kĩndũ gĩa kũrĩo, kĩndũ ta irio, kana kĩndũ kĩhũthĩkaga nĩ andũ na kũrĩa, nonginya ũhũrĩre andũ a ũgĩma wa mwĩrĩ, nĩgetha moke makĩrore na mamenye ũrĩa mangĩhota gwĩka na kĩndũ kĩu.

Nĩ wagĩrĩirwo wambe ũhũrĩre ũrĩa wakwendeirie nĩgetha mũmenye ũrĩa mũgwĩka. Angĩkorwo ũrĩa wakwendeirie ndũngĩhota kũmũnyita, no ũhũrĩre mwene kambuni ũmũtarĩrie wega ũrĩa gwathĩre tondũ no ũkorwo indo citiarĩ ciaku, tondũ rĩ nĩ itwaragwo itwaragwo handũ harĩa hatagĩrĩire. Kwoguo no ũhũrĩre mwene kambuni ũmũtarĩrie ũrĩa gwathire nĩgetha ũcokie indo icio cirorwo wega, cirorwo kana nĩciekĩrĩtwo wega nĩgetha thutha ũcio mũmenye ũrĩa mũgwĩka.

Wambere nonginya ndĩnyihie mũno na ndĩmũhoe mũhera nĩũndũ wa indo ciake gũcererwo tondũ we tiwe wendete indo ciake gũcererwo. Ũcio ũngĩ nonginya ndĩmwĩrĩre mũthenya ũrĩa indo ciake cigũkinya, nokorwo nĩ mũthenya ũrĩa ndĩramenya biũ biũ indo ciake nĩ igũkinya, ndĩgakorwo nĩ ngũmwĩrĩra mũthenya, nagwo indo, ũkorwo mũthenya ũcio indo ciake nĩ igũtĩra. Ũgwo nonginya ndĩmwĩrĩre mũthenya ũrĩa indo ciake cigũkinya na mũthenya ũrĩa ndĩramenya biũ biũ mũthenya indo ciake nĩ igũkorwo ikĩmũkinyĩra.

No nginya ũkorwo ũkĩrĩithia mahiũ marĩa mahotaga kũhũrana na rĩera o rĩothe nĩgetha ũkahota gũthama thama namo. Angĩkorwo tiũguo, angĩkorwo nĩ ũrenda gũthama, mahiũ marĩa wĩ namo angĩkorwo matingĩhota kũhũrana na rĩera rĩa kũu kũrĩa ũrathiĩ, no ũmendie. Wathiĩ kũrĩa ũrathiĩ, ũthiĩ ũrore mahiũ marĩa mangĩhotana na rĩera rĩa kũu ũtuĩke wa kũrĩithia mahiũ makũu tondũ no ũkorwo ũrarĩithia mahiũ na kũrĩa ũrenda gũthamĩra, mahiũ mau matingĩhota kũhũrana na rĩera rĩa kũu.

Wambere nĩ kũgĩa na gĩthomo gĩa kũhota gũthomithia arĩa matoĩ kũhũthĩra intaneti, tondũ nokorwo mũndũ nĩ arerwo ahũthĩre intaneti na ndoĩ kũmĩhũthĩra, kwoguo nĩ ũgukorwo na gĩthomo gĩa gũthomithia arĩa marahũthĩra intaneti, ũcio ũngĩ nĩ kũnyihia thogora wa kũhothĩra intaneti, tondũ no ũkorwo mũndũ nĩ owĩ kũhũthĩra intaneti no thogora wayo wa kũmĩhũthĩra ĩ igũrũ mũno, kwoguo kũnyihia thogora ona kwuo nĩ kũrahũthĩka, ũcio ũngĩ nĩ gũtambia intaneti icaginĩ, kũrĩa kũratigĩrĩrwo kwĩna kwĩna mĩtambo mĩega na mĩtambo mĩkinyanĩru ĩrĩa ĩrahotithia andũ a icaginĩ gũkorwo makĩhũthĩra intaneti.

Wambere nĩ njikaraga ngĩmenyaga atĩ ng'ombe yakwa ti ndwaru, tondũ rĩrĩa ng'ombe ĩgũkorwo na ũgima wega wa mwĩrĩ, ona iria nĩ yumagia wega nekaimia iria rĩingĩ. Ũcio ungĩ nĩnjikaraga ngĩmenyaga ng'ombe yakwa nĩ hũnu, na ngamĩhe mahuti marĩa yagĩrĩire, na ngamĩhe cumbĩ na ngamĩhe irio cia ngombe. Tondũ rĩrĩa ng'ombe ĩgũikara ĩ hũnu, tuge mũthenya nĩwamĩtuira na ya hũna, hwainĩ ũcio nĩ ũkamaga iria rĩingĩ mũno. Kwogwo nĩwagĩrĩirwo kũmenya ng'ombe yaku nĩ hũnu wega na ng'ombe yaku ĩnogima mwega wa mwĩrĩ. Ũcio ũngĩ nonginya ngamenya ng'ombe yakwa ĩna maaĩ marĩa magĩrĩire na maaĩ ma kũigana, tondũ ng'ombe yarĩa nĩyagĩrĩirwo ona kũnyua maaĩ, nĩgetha ĩkahota gũthondeka iria wega.

Kũnyihia mĩrimũ nĩ imwe ya bata ũmwe wa gũkorwo na kiugũ kĩa ng'ombe, tondũ rĩrĩa ng'ombe ĩkuuma ĩthiĩ nakũu nĩ ũkoraga nĩ ĩrarogota mĩrimũ nakũu kwogwo ĩkanyihia iria riaku. Ĩyo ĩngĩ nĩ kũrĩa wega. Rĩrĩa ng'ombe ĩ kiugũ-inĩ yakĩirwo wega, nĩũkoraga nĩ ĩrahota kũrĩa wega na ũgakora onawe nĩ ũrahota kũmĩikĩria mahuti na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na kũmĩhe irio wega o hamwe na kũmĩhe cumbi na maaĩ macio. Kwoguo nĩ ũkoraga rĩrĩa ĩ kiugũ-inĩ nĩrahota kũrĩa wega na ĩkahota kwongerera iria rĩayo wega.

Mwĩrĩ wakwa nĩ ũhotete gũkorwo ũkĩhota kũhũrana na mĩrimũ, mĩrimu ta kũhaicia gwa thakame. Tondũ rĩrĩa ngũrĩrĩa maĩ mau nĩ mateithagia mũno mwĩrĩ kũhota kũhũrana na mĩrimũ. Ũcio ũngĩ mwĩrĩ wakwa nĩ ũhotete gũkorwo ndarĩa irio, irio nĩ irahota gũkorwo igĩthĩĩka wega. Tondũ maĩ macio macio nĩ mahotithagia mwĩrĩ gũkorwo ũkĩhota gũthĩa irio. Kumbe ũkaimana na mathĩna ta ma kũmĩrwo nĩ kĩoro, marĩa maimanaga na gũkorwo irio itirathĩĩka wega.

Ĩĩ nĩ kionekaga, kĩrĩa kĩhũthĩkaga kaingĩ na kũrugĩra ciana. Mwana e mũnini nĩarugagĩrwo mũno mũno to nĩcio irio iria ambagĩrĩria kũrĩa. Ũcio ũngĩ nĩ ndĩkĩhũthagĩra na kũruga irio ciakwa, rĩrĩa ndĩraruga gĩtowero ngatukania na angĩkorwo nĩ waru ndĩraruga ngatukania na waru gĩgatuĩka gĩtowero ngahũthĩra kũruga irio ciakwa. Kana irio ta mũcere, nĩ ũrugaga mũcere ũgatukania nacio cigatuĩka irio njega mũno. Oho nĩ hũthĩraga ta rũcinĩ kũnyua cai, ngagĩtherũkia ci ika, ũgatherũkia na maĩ rũcinĩ ũkahũthĩra kũnyua cai. Kana rĩrĩa ndĩraruga cabaci ciakwa nĩhũthĩraga gũkima nakĩo mũtu harĩa mũtu ũcenjagia color na cabaci icio ĩgatuĩka nĩ ĩkũgĩa cama mũno.

Hena mũrĩithia mũnene wa ngũkũ ũrĩa ndĩreciria ngũkũ icio nocikorwo ciciakwendia tondũ ena ngũkũ nyingĩ muno.Irĩa ironeka ona nĩciramũhe matumbĩ marĩa matumbĩ mau onamo noakorwe nĩmakwendia tondũ nĩaroneka ena ngũkũ icio kũrĩra na handũ ha ngũkũ icio harĩa ciarekia matumbĩ marathiĩ ,kwoguo nĩndĩreciria hena mũrĩithia wa ngũkũ mũnene mũno ũrĩa ũroneka ararĩithia ngũkũ ici cia kwendia.

Nĩngenagio nĩ andũ aya mararĩthia ng'ombe ici, tondũ andũ aya nĩ makoragwo na kĩyo kĩnene mũno, andũ mathiaga kũndũ kũraihu mũno, na kũndũ gũtiganĩte nĩgetha matwĩke nĩ makũhota kũrĩithia ng'ombe ici ciao, na no ngenagio nĩ ng'ombe ici, tondũ ona ng'ombe ici ciathiĩ kũrĩthio kũndũ kũu kũraihu mũno, citirĩithagio bure, mũico wa mũthenya nĩ iheyaga mũndũ ũcio iria, iria rĩrĩa rĩgũtuĩka rĩa kwendia, na akona mbeca, kana ona ng'ombe icio ikahe mũndu ũcio nyama, nyama ĩria egũtuika nĩ ekũria, kana nĩ ekwendia, kana akendia ng'ombe ici cicia nyama, kogwo andũ othe, kana kindũ gĩothe haha nĩkĩngenagia, tondũ hatirĩ kĩndũ gĩtarĩ na bata wakĩo.

Ĩĩ nĩrwĩrutanĩirie tondũ maithe maitũ ma tene nĩmatũheaga ng'ano cia tene ũrĩa mũndũ kana maũndũ mabatiĩ gwĩkwo. Kwogwo akũhe ng'ano icio, ng'ano imwe nĩwonaga kĩndũ kĩu ũngĩhĩtithania nĩkĩrehaga gĩkuũ, kana gĩkarehe kĩrumi, kana gĩkarehe maũndũ mangĩ matarĩ mega. Kwogwo rũciaro rwa thikũ ici nĩrũrerutanĩria mũno na maũndũ mau ma tene nĩgwo matigakorwo nĩmakũhĩtithania, marehe gĩkuũ, kana marehe kĩrumi, kana marehe maũndũ mangĩ mũtũrĩre-inĩ yao, kana ona manyite rũciaro rwao rwa thutha-inĩ.

Hena mũrĩmi ũroneka nĩ mũrĩmi wa mbembe, ũrĩa ũhandĩte mbembe ciake nagatuĩka wa gũcigetha ciĩ nyingĩ. Nĩ aroneka nĩ athandũrĩte mbembe ciake, nagacianĩka na cigatuĩka nĩ cia kũũma. Rĩu e handũ haria ha kũhuha mbembe nĩgetha mbembe ico ciume mahuti, harĩa ĩhuhagwo na gĩtarũrũ, nĩgetha ciume mahuti, ahote gũciga handũ hega hatheru, nĩgetha cihote ciagũkarĩywo thutha-inĩ, kana ciagũgatũmĩka thutha-inĩ.

Hena mũrĩithia wa mbũri ũrĩa ũroneka erutĩire mũno kũrora mbũri ici, nĩgetha mbũri ici itigatuĩke nĩcikũra kana nĩ ikũrĩywo nĩ kĩndũ o kĩngĩ kĩrĩaga mbũri. Na hena mbũri cia iri, iria cironeka nĩ ikamagwo na cigacoka kũruta iria, iria rĩrĩa rĩkoragwo rĩ rĩa bata mũno mĩrĩ-inĩ itũ, na rĩkoragwo na mbeca nyingĩ rĩrĩa mũndũ agũtuĩka nĩakwendia. Na hena mbũri ingĩ cia nyama iria ironeka nĩcio nyingĩ makĩria, iria no ahũthĩre eta, ta biacara cia kwendia kana akahũthĩra cigathiĩ gũthĩnjwo ikamũhe mbeca. Na oho hena nyeki ĩrĩa mbũri ici cirarĩa o cigĩthiaga. Ona gũkũ mĩena kwĩna mahuti mangĩ marĩa o mbũri ici cirarĩa.

Rĩrĩa wa cikima, ndwagĩrĩirwo gũcitiga thaburia-inĩ ĩyo wakimĩra, tondũ nokoro he maaĩ magũtigarĩte nathĩ mangĩcũngĩrĩria irio ici kũganda. Nĩwagĩrĩirwo kuoya thaburia ĩngĩ theru ĩrĩa ũgũciga nĩgetha itigatuĩke cia gũthũka. Ũkoya thaburia na gĩciko gĩtheru, gĩciko kĩrĩa kĩnene gĩa kũihũra ũgekĩra irio ici handũ hangĩ thaburia-inĩ nyũmũ ĩtarĩ na maaĩ kana ĩtarĩ na mathubu, ũgacikĩra hau, nogacoka ũgaciga handũ hatarĩ na rugarĩmũno tondũ ona rugarĩ nĩũcũngagĩrĩria irio ici guthũka. Ũgacoka ũgacikunĩka wega itikage kũingĩra gĩko, nogĩcikunĩka, angĩkorwo nĩ hiũ ndwagĩrĩirwo gũcikunĩka biũ biũ tondũ nocigande. Nĩwagĩrĩirwo gũtigia kamwanya kanini ka rĩera kũingĩra nĩgwo kũrigĩrĩria ĩrio ici kũganda.

Gũcora mabuku-inĩ, harĩa ũcoraga kĩndũ kana ũgacora mũndũ, ũkamũcora ibuku-inĩ nĩgetha ũtuĩke wakũririkanaga kĩndũ kĩu kana wa kũririkanaga mũndũ ũcio. Ũcio ũngĩ nĩ gũcora ibuku-inĩ, ũgacoka kĩndũ kĩu wacora kana mbica ĩyo wacora, ũgathiĩ ũkarutithia, warutithia agĩkorwo nĩ mbica ya mũndũ, ũkarutithia na mũndũ ũcio agatuĩka nĩ agũthiĩ nagacuria gwake nyũmba nĩgetha onage kĩndũ kĩu. Ũcio ũngĩ nĩ gũcora indo cia tene kana gũcora mũndũ ũĩkaine, na ĩgathiĩ ĩkaigwo nyũmba-inĩ, nyũmba-inĩ ĩrĩa andũ marĩũkaga kũona, kana ĩrĩa andũ a kuuma nakũu nja wa bũrũri, mokaga makaingĩra nyũmba ĩyo, na kĩndũ kĩu gĩgatuĩka kĩndũ gĩa kwĩrorerwo.

Hena ũrĩithia wa mbũri, ũrĩa ũroneka nĩ ũrĩithia mũnene mũno na ũrĩithia mũbacĩrĩre mũno. Tondũ o mbũri ĩna handũ hayo ha kũrĩra, harĩa haroneka o mbũri ĩkĩrĩirwo mahuti mayo, mahuti marĩa maroneka nĩ mũthemba wa mĩrĩyo, harĩa o mbũri ĩrarĩra hayo nĩgetha kũgiria mbũri icio kũrũa. Na oho nĩharoneka ciakĩirwo kiugũ kĩega mũno, kiugũ mbũri ici citangĩhota kuuma kana mbũri ici citangĩhota kũrũkia, harĩa cironeka nĩ mbũri cikarĩte wega mũno.

Nĩmaroneka nĩ ndawa ya kũũmia mĩmera marahũra, ĩrĩa kaingĩ kaingĩ ĩhũragwo nyeki kana ria rĩrĩa rĩgerete, rĩregete kuumĩra kana kuuma mũgũnda-inĩ, rĩrĩa ona rĩngĩrĩmwo nĩrĩrĩmagwo na rĩgacoka nĩrĩgũcoka mũgũnda-inĩ ũcio. Na nĩmaroneka he mĩtaro ĩtemetwo mũgũnda, kumbe nĩndĩreciria no akorwo maratemete mĩtaro ĩyo mahande irio ciao, nayo nyeki ĩratuĩka ya kuumĩra kana ria rĩraumĩra. Kwogwo nĩmaroneka nĩrĩo marahũra ndawa nĩgetha ona mangĩhanda, irio ciao cikũre wega hatarĩ mĩmera ĩngĩ ĩkũmĩrigĩrĩria gũkũra wega.

Nĩ ũrabatara gũkorwo na ũmenyo kana wendi wa kũhota gwĩka ũndũ ũyũ, nĩgetha ũhote kũũtwarithia na mbere. Wa keerĩ nĩ ũrabatara gũkorwo na mĩmera ĩno nĩgetha ũhote kũhanda tondũ ndũngĩhanda na ndũrĩ na mĩmera. Wa keerĩ nĩ ũrabatara gũkorwo na mataĩri marĩa mothe mabatarĩkaine gũkorwo magĩĩka ũũ na mĩrĩgamo kana mĩtĩ ĩrĩa ũbatiĩ ũkorwo ũkĩrũgamia nĩ getha ũhote gũtwarithia ũndũ ũyũ na mbere na ũndũ waku wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩthi na mbere. Ũcio ũngĩ nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo na handũ ha gwĩkĩra ũndũ ũyũ, nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo na mũgũnda mũnene ũrĩa wĩna handũ hanene tondũ ndũngĩhota gwĩka ũndũ ũyũ ũtarĩ na handũ hanene harĩa hangĩhotithia ũndũ ũyũ wagĩrĩre wega.

Rĩria ciarĩkia kuma mũgunda nĩnyambaga ngaciruta tĩri ũcio wa igũrũ, kana ngamba ngacithambia, nĩgetha tĩri ũcio ũkorwo nĩ ũkwehera, ũcio ũngĩ ndarĩkia gũthambia nĩnjoyaga kahiũ gakwa ngacithiga weega ũndũ ngũhota ngũkorwo ngĩcithambia wega, ndarĩkia ũguo angĩkorwo nĩ cĩagũkaranga kĩndũ ta gĩtoero, kana kũruga mũcere, tondũ nĩ ndugaga nacio mũcere, nĩ ndĩcitinangagia tũcunjĩ tũnini tũnini, nĩgetha ona ndekĩra riko ngĩruga cituĩke nĩ ikũhia wega na ihie ngina thĩiniĩ, angĩkorwo ticia gũkaranga gĩtoero, nĩ ndĩcitherũkagia na ngatwĩka nĩ ngũnywa nacĩo cai, na ngĩcitherũkia nditinangagia tũcunjĩ tũnini, ngĩcitherũkia ndacithiga nĩ ndĩcitinangagia kũringana na ũria ĩigana, angĩkorwo nĩ nini, nĩ ndinangagia maita merĩ, angĩkorwo nĩ nene mũno nĩndinangagia ngĩna maita mana, nĩgetha ĩhote kũhia thĩiniĩ, na ĩhote kũhia wega, nehote kũrika wega.

Nĩwagĩrĩirwo kũrehe irio cia thogora wa thĩ, kana irio iria itarĩ na goro mũno cia ngombe, nĩguo kũhotithia arĩmi othe gũkorwo makĩhota kũgũra irio icio, na gũkorwo iriia rĩkorwo rĩkiongerereka mũno, tondũ nĩũkoraga mũndũ ena ngombe nyingĩ na ng’ombe icio nĩiraruta iria rĩĩega, na ũgakora rĩrĩa irio ciathira, mũndũ ta ũcio ndarĩ na mbeca cingĩhota gũkorwo no cimũgũrĩre irio ingĩ, irio iria cikũhota kũrĩo nĩ ng'ombe. Koguo nĩwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrehe irio cia ng'ombe cia thogora wa thĩ, irio iria mũndũ wothe akũhota kwĩgũrĩra, nĩgetha iriia rĩtuĩke nĩrĩkuongerera ona mũno biũ biũ.

Rĩrĩa tũraka ciugũ ciitũ, nĩtwagĩrĩirwo kũmenya ũrĩa ciugũ ciagĩrĩirwo gwakwo. Ta kwamĩhiano kiugũ ta kia mbũri nĩkĩagĩrĩirwo kuoywo hanini na mahiga nĩgetha kũrigĩrĩrĩa nyamũ icio cia gĩthaka gũũka gũciruta, to nĩtuonaga mbũri nĩ irutagwo mũno, kana nyamũ ta icio cigoka cikenja marima nathĩ, cikaingĩra kiugũ na igakorwo nĩ ikũruta nyamũ icio ciitũ. Kwogwo kiugũ kia mbũri nĩ kĩagĩrĩirwo gũkorwo gĩkĩoye igũru hanini na gũkorwo gĩ gĩkoroge nathĩ. Na oho gũkũ mĩena gĩtiagĩrĩirwo gũkorwo na mĩanya mĩnene to na nyamũ icio no ciũke na cirutĩre nyamũ ciitũ kũu mĩena. Kwogwo nĩtwagũũ gũkorwo twakĩte ciugũ ciitũ wega, na tũkagitĩra nyamũ ciitũ, nĩgetha tũrigĩrĩrie nyamũ cia gĩthaka gũũka gũciananga.

Ng'ondu nĩ ikoragwo na mbeca nyingĩ kũringithania na mbũri, kwoguo nĩ ũkoraga andũ aingĩ nĩ marenda ng'ondu, tondũ ngonduĩyo nĩ nenehaga naihenya mũno, na ũgakora ũkĩendia nĩ ũkwendia mbeca nyingĩ gũkĩra ũrĩa ũngĩendia mbũri, na oho nĩ ũkoraga ng'ondu ndĩrĩ mĩnoga ta mbũri, to mbũri nĩ ũkoraga nĩ yumire nĩ rokirie kiugo, nĩ thire kwene na nĩ rehire hathara nyingĩ, na ng'ondu ndũngĩkora nĩ yumire, tondũ ngondu harĩa wamĩĩga ĩkaraga na ndĩreha hathara, kwoguo nĩ ĩkoragwo na mbia nyingĩ mũno, kũringithania na mbũri, na nĩkio andũ aingĩ mendete kũrĩthia ng'ondu.

Nĩnjendete thamaki ya tilapia, tondũ rĩrĩa ũkĩmĩrera, nĩũkoragwo ona rĩrĩa ũramĩrĩa, nĩratũma mwĩrĩ waku ũgĩe na hinya, negatuĩka nĩgũteithia mwĩrĩ waku, ũcio ũngĩ, rĩrĩa ũrarera tilapia, nĩũkoraga ona wĩna handũ hanini, ona ũtarĩ na mũgũnda mũnene, nĩũkũhota kũmĩrera, tondũ ndĩbataraga handũ hanene hakũrererwo, wĩna handũ hanini tu na wĩna maĩ mega matheru ona manini, thamaki ĩyo yaku nĩtuĩkaga ya kũneneha, negatuĩka ya gũkũra, negakũra wega ũrĩa kwagĩrĩire.

Kaingĩ nĩndeithagĩrĩrio nĩ andũ arĩa mena ũgĩ wa gũĩka ũndũ ũcio, ũgakora rĩrĩa mũndũ areka ũndũ ũcio we wendete, nĩũrathiĩ ũkerorera, na ũkamenya gũĩka ũndũ ũcio. Kana ngathiĩ kũhoya kĩrĩra, kĩa andũ arĩa ndĩramenya nĩ moĩ gũĩka ũndũ ũcio, makandarĩria na ngahota gũĩka ũndũ ũcio. Oho, no, nĩthiaga cukuru, ũgathiĩ cukuru ũrĩa ũthomithanagia gũĩka ũndũ ũrĩa ũrenda, kana kũruta wĩra wa moko, na ũkagĩa na ũgĩ mũno, kana ũgĩ makĩria wa ũndũ ũcio ũrenda.

Wambere nĩ wagi wa maaĩ maiganu harĩa ũkoraga kwa mũhiano, mũrĩmi nĩ aiga thamaki na maaĩ maga, kana ũgakora harĩa aigĩte thamaki, maaĩ nĩmahũa na thamaki icio cigatuĩka nĩcigũkua. Ũcio ũngĩ nĩ wagi wa thamaki cia gĩkĩro gĩkinyanĩru. Ũgakora mũndũ thamaki iria araiga citirĩ na gĩkĩro gĩkĩnyanĩru, kwogwo ũgakora ona itiraneneha kana itirakũra ũria kwagĩrĩire. Wagatatũ nĩ kwaga agi, ũgĩ wa kũmenya kũrera thamaki icio. No ũkorwo wĩna thamaki na ndũrĩ na ũgĩ wa kũhota gũcirera, ũgakora kaingĩ ona mũndũ ndarongerera thamaki icio maaĩ, kana ona harĩa cirĩ maaĩ mau ti matheru na ndarahota nginya gũcihe irio ũrĩa kwagĩrĩire. Ũcio ũngĩ nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrwaragwo nĩ thamaki. Ũgakora thamaki ciĩ maaĩ-inĩ mau, tarĩngĩ maaĩ mau nĩmagĩire gĩko, kana mĩri, tũnyamũ nĩtũingĩrire ũgakora thamaki icio nĩ irwarire, na thamaki cigakorwo nĩcigũkua. Ũcio ũngĩ nĩ wagi wa thoko. No ũrere thamaki, ũkore mũndũ nĩ arera thamaki mũno, no wakinya nĩ kwendia ũgakora ona gũtirĩ na thoko njega ya thamaki, kana thamaki itiragũrwo ũrĩa kwagĩrĩire.

Hena juku ĩrĩa nĩ juku ya rangi mũiro ,ĩrĩa ĩroneka ĩkĩrĩtwo tĩri na tĩri ũrĩa nĩ tĩri wa rangi mũirũ, ũrĩa nĩwakũhandĩra mũmera na hena mũmera mũhande na ũgakũra wega na ũkaneneha na oho mũmera ũcio nĩũroneka nĩwĩkĩrĩtwe bataraitha ĩrĩa ĩkũhotithia ĩmere wega na hena guoko ũnyitĩteĩyo kũrĩa kũroneka kũraitĩrĩria mũtĩ ũcio bataraitha nĩgetha mũtĩ ũcio ũtũĩke nĩũgũkũra wega .

Nĩ ũcenjetie mũno na ũkagĩra mũno na ũgatuĩka nĩ ũrateithia andũ aingĩ, kuona andũ aingĩ nĩ magĩte na meciria ma ũrĩmi. O ho nĩ wandandũrĩte mawĩra, tondũ rĩrĩa gũkũgĩa kana gũkorwo andũ nĩ mararĩma ũũ, nĩ gũkoragwo na andũ aingĩ marandĩkwo ma wĩra arĩa magũtuĩka nĩ marahota gũthondeka mũmera ĩno. No ho nĩ ũtũmĩte andũ makorwo na ũgĩ wa ũrĩmi, tondũ nĩ tuonaga arĩa marakorwo makĩrĩma ũũ, nĩgũkoragwo na andũ mathiyaga gũthoma kũu makamathomithia na makamagĩithia na ũgĩ wa ũrĩmi mũno.

Wambere nĩ thĩna wa magunyũ, marĩa ũkoraga rĩrĩa wanĩka mbembe ciaku, ũgĩthi gũcithandũra, nĩũkoraga, irĩtwo nĩ igunyũ mũno, harĩa ũkoraga nginya ona nĩũrate mbembe ng'ima, kana ũgakorwo na kĩgunyũ kĩu kĩarĩa, ona gĩtikwehera hau, kĩrĩ o mbembe-inĩ o ĩyo, koguo mbembe ĩyo ndũngĩ mĩci thandũra na macini rĩmwe, tondũ nĩũkoraga igunyũ, koguo, mũndũ abataraga gũthandũra na moko, nĩgetha ahote kũruta igunyũ icio, kũrĩa gũkoragwo na mĩnoga mĩingĩ mũno, tondũ gũthandũra mbembe ĩno ĩmwe ĩmwe na moko, nĩkoragwo na mĩnoga, nanĩyoyaga kahinda kanene mũno ũngĩkarĩkia.

Hena mũrĩmi mũnene wa mbembe, ũrĩa aroneka nĩ arahandĩte mbembe nyingĩ mũno no nĩarĩkĩtie gũcigetha. Na nĩaroneka nĩ hĩndĩ araharĩrĩria mũgũnda wake, nĩgetha akorwo akĩhanda mbembe ingĩ na nĩgwo ahote kwona magetha. Na oho nĩaroneka haha hena rũĩ rumĩrĩte, kana hena maaĩ maingĩ marĩa maroneka nĩmaramũgia mũno, na marĩa maroneka nĩ arageria kũmagitĩra nĩgetha matikaingĩre mũgũnda-inĩ wake.

Ng'ombe na ng'ondu citibatiĩ gũtukanio kiugũ-inĩ kĩmwe, tondũ ũrĩa ũbatiĩ kũrora ng'ondu tiguo ũbatiĩ kũrora ng'ombe. Na oho mĩrimũ ya ng'ondu tiyo mĩrimũ ya ng'ombe, kwogwo no akorwo ng'ombe nĩ irarwara, ũgakora ng'ondu ona nĩ irwarire mĩrimũ ĩrĩa ĩtabatiĩ kũrwara tondũ nĩ ĩragwatio nĩ ng'ombe , kana ũgakora ng'ondu nĩ ĩrarwara, ĩkagwatia ng'ombe, na mũico-inĩ ĩgacũngĩrĩra magetha manini kana ng'ombe ĩgakorwo nginya ona nĩ iranyihia iria to nginya nĩ ĩrarwara mĩrimũ ĩtabatiĩ kũrwarwo. Kwoguo ng'ondu na ng'ombe itibatiĩ gũikara kiugũ-inĩ kĩmwe.

Wambere nĩwagĩrĩirwo kwamba kũmenya kana gĩcigo kĩrĩa ũrĩ nĩ kĩrĩ wagi wa maaĩ, tondũ no ũkorwo gĩcigo kĩrĩa ũrĩ nĩ gĩikaraga maaĩ magathira kana ũgakora ngina njũĩ maaĩ nĩmahũire nĩ ũria kũmire, na thamaki icio citingĩhota gũkũra kana cihote kwagĩrĩra hatarĩ maaĩ, kwogwo wambere nonginya wambe ũrore kana kũrĩa ũrĩ kũrĩ na maaĩ. Ũcio ũngĩ nonginya ũkorwo na ũgĩ wa kũhota kũrera thamaki, kũmenya ũrĩa ciheyagwo irio, kũmenya ũrĩa cigagwo notheru nĩgetha cihote gũkũra wega. Wagatatũ nonginya ũkorwo ũkĩmenya thoko ya thamaki icio ũrĩa ĩrĩ, agĩkorwo thoko ya thamaki itireka wega, ndwagĩrĩirwo kwambia kwandia thamaki, angĩkorwo thoko nĩ ĩreka wega nowambie thamaki icio. Kwoguo nĩwagĩrĩirwo kũrora nginya thoko ya thamaki ũrĩa ĩhana.

Thirikari nĩyugaga mũrĩmi wothe wa thamaki akoragwo na marũa ma gũkorwo makĩonania nĩ ararĩma thamaki icio. Ũgakora aingĩ a andũ nĩmararemwo gũkorwo na marũa mau tondũ kwa mũhiano no akorwo marũa mau nĩmarabatara mbeca, na mũndũ ndarĩ na mbeca icio ciothe. Kwogwo ũgakora thogora wa thamaki nĩ ũrathiĩ igũrũ tondũ andũ aingĩ nĩmararemwo gũkorwo magĩciga kwogwo arĩa marakorwo magĩciga magakorwo marĩ anini, gũgakorwo nonyihu wa thamaki, kwogwo ũgakora ona mũrĩmi kana mũndũ ũrĩa wa kũrĩa agĩthiĩ kũgũra thamaki ĩyo thoko, thamaki ĩyo ĩna goro mũno.

Nonginya gũkorwo arame, maracitega, nĩandú mena ũgĩ wagũkorwo magĩtega thamaki, tondũ nĩũkoraga andũ aingĩ ona nĩmathiĩ kũndũ ta njũĩ-inĩ, magatega thamaki, na matirĩ na ũmenyo wa gũtega thamaki icio, ũgakora ona nĩmaratega thamaki iria citakinyĩtie harĩa hagũkorwo cigĩtegwo, ũgakora, ona thamaki nyingĩ nĩiranagwo mũno, tondũ mũndũ rĩrĩa agũtega thamaki, akore thamaki ĩyo nĩ nini, kana thamaki ĩyo ndĩngĩrĩka, nĩkũmĩte amĩteaga, koguo nonginya gũkorwo kwĩna andũ mena ũgĩ wa gũtega thamaki icio, nĩgetha thamaki itigakorwo nĩigũthũkangio.

Andũ a thikũ ici matiĩkĩrĩire mũno maũndũ ma ũndũire, kũguo nĩguo nĩho ũkoraga nginya magongona-inĩ, marĩa mabatiĩ kũhũthĩrwo hĩa icio, tondũ hĩa icio ciahũthĩragwo rĩrĩa kana mũthenya ũrĩa kwĩna igingona, rĩrĩa athuri acio kana mũthuri ũrĩa ũratabania magongona mau, mahũthagĩra hĩa icio kũnyua njohi. No rĩu nĩ ũkoraga thikũ ici, andũ ona nĩ marahũthĩra tũkombe kana kĩndũ kĩngĩ, mũno mũno tũkombe tũtũ twa puracitĩkĩ, nĩtuo tũhũthagĩrwo kũnyua njohi. Kũguo nĩ ũgũkora kana hĩa icio ciathirire nĩ ũndũ wa andũ gũkorwo matirarũmĩrĩra maũndũ ma tene ma ũndũire ma kũhũthĩra hĩa icio rĩrĩa kwĩna igongona na nĩ rĩrabatara kũnyuo kĩndũ ta njohi.

Nĩ wagĩrĩire tondũ ũcio warĩ ũndũ wa ũndũire ũrĩa wabuatagĩrĩrwo mũno wekagwo mũno tene, kwoguo nĩwagĩrĩirwo gũbwatwo tondũ wa ũndũ wa ũndũire ndwagĩrĩire gũthira na ndwagĩrĩirwo gũteanĩrio kana kuoneka ta ũtarĩ wa bata. ũguo ona thaa ici ,andũ matibatie gũkorwo makĩgũrĩra nyũngũ, ũũmbi wa nyũngũ nĩũbatie ũgĩbuatwo rĩngĩ nĩgetha gũbuata ũndũ ũrĩa warĩ wa ũndũire ũcio wa tene.

Wa mbere no nginya ũrore kana Email ĩyo nĩyo ĩna thĩna, no ũkorwo nĩyo na thĩna ĩgacũngĩrĩra kũhĩtũkio kwa indo. Angĩkorwo E-mail ndĩrĩ na thĩna, no ũcerere duka ya andũ a gũteithania a Safaricom, nĩ getha mahote gũgũteithia na kũhota kũrora kana indo ciaku nĩ njega.

Nĩagĩrĩirũo gũcenjia namba ciake, iria ahũthĩrĩte gũthondeka imĩrũ yake, tondũ no okorwo nĩcio citararingana, kana akorwo nĩcio arandĩka ũru, kana akorwo imĩrũ ĩyo ndĩrahũthĩka wega, kuoguo nĩagĩrĩirwo gũcenjia namba icio, kana cingĩrega nĩagĩrĩirũo gũcerera andũ a Safaricom, nĩgetha mahote kũmũteithĩrĩria, gũcicenjia, na ahote gũthondeka akaunti ĩngĩ ĩrĩa angĩhota kũhũthĩra rĩngĩ.

Nĩngenete tondũ nĩhotete gũkorwo ngĩgĩa na ũgĩ mũingĩ, ngamenya indo ingĩ itaroĩ hau kabere na ngakorwo na ũgĩ wa indo ingĩ nyingĩ. Na oho nĩhotete gũkorwo ngĩciria mũno, ngeciria maũndũ maingĩ kwogwo hakiri ciakwa no cirakorwo nĩ irahota gwĩciria mũno, na ndirakomia hakiri gũkĩra ũrĩa ndĩrarĩ hau gabere. To rĩrĩa ngũkorwo ngĩona kĩũria, nĩhotaga gwĩciria mũno nĩgetha hote gũcokia kĩũria kĩu ũrĩa kĩagĩrĩire.

Wambere mũgũri ũcio no nginya akorwo na rĩthiti. Na rĩthiti ĩronania nduka ĩrĩa arenda gũcokia kĩndũ kĩu nĩho agũrire. Na rĩthiti ĩronania nginya mweri, na ĩkonania nginya mũhũri wa mũndũ ũrĩa wamwendeirie nĩgetha ahote gũcokia kĩndũ kĩu. Wakerĩ no nginya akorwo agũrire kĩndũ kĩu gĩ kĩerũ, kĩndũ gĩtahũthĩkĩte rĩngĩ, tondũ no okorwo, kĩndũ kĩu agũrire kĩhũthĩkĩte rĩngĩ, na ndangĩhota gũcokia rĩngĩ. Kuoguo no nginya akorwo agũrire gĩ kĩerũ nĩgetha na ahote gũcokia kĩndũ kĩu, na akorwo nĩahetũo thikũ iria abatiĩ kũhũthĩra kĩndũ kĩu, nĩgetha kĩngĩthũka kana akorwo ndarakĩenda, no agĩcokie. Ũcio ũngĩ no nginya akorwo ũrĩa wamwendeirie nĩaretĩkĩra acokie kĩndũ kĩu, na ena ũma wa kĩndũ kĩu atĩ nĩwe wamwendeirie.

Kwaga ũũgĩ wa kũhota gũtũmĩra kĩndũ gĩkĩ, kũrĩa gũcũngagĩrĩria ona ũngĩka atĩa ndũngĩhota nginya gũgĩtũmĩra ũtarĩ na ũũgĩ kana ũtarĩ na ũmenyo wakĩo. Ũcio ũngĩ nĩ kũremwo kwandĩka ndemwa cia kĩndũ gĩkĩ marĩtwa marĩa ndĩrenda, tondũ ndemwa icio nĩ ikoragwo ci nini mũno irĩa ciandĩkĩtwo hau, nĩ ikoragwo ciandĩkĩtwo na tũndemwa tunini ĩrĩa nemagwo kũhũthĩra, koguo gũgacũngĩrĩra kũremwo kũhũthĩra kĩndũ gĩkĩ ũrĩa kĩagĩrĩire.

Wambere nĩ kũmahotithia kũgĩa na ng'enda njega cia ũkinyanĩria cia kĩrĩu, iria mũndũ arehingĩria maũndũ make kũu kana mabataro mao kũu onotagũbatara gũtinda ũgĩthiĩ wabici-inĩ kana, gũtabatara gũtinda ũgĩthiĩ handũ, no ũhingie mabataro maku ona wĩ nyũmba kana wĩ harĩa ũrĩ. Ũcio ũngĩ nĩ gũkorwo na mawobici ma thirikari, marĩa angĩkorwo mũndũ ena mathĩna, kana ena andũ, ena ũndũ arenda gwĩkĩrwo wa gĩthirikari, ũthiaga kũu wobici-inĩ ciao no ũgatoka, ũgatuĩka wa gũteithio.

Wambere nĩ kũiga gĩcigo kĩu gĩ gĩtheru, harĩa wagĩrĩirwo gũkorwo harĩa hothe we ũrĩ kana ũrĩa ũngĩ arĩ nĩ aiga he hatheru. Ũcio ũngĩ nĩ gũkorwo na ũthomithania wa ũrĩa andũ magĩrĩirwo kwĩgitĩra kana kũrwara mĩrimũ, hagakoragwo hena irathi andũ maraingĩra, magathomithio, na magathomithio burĩ ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩikara notheru na ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩgĩtĩra mĩrimũ. Ũcio ũngĩ nĩ rĩrĩa kwaimĩra mũrimũ, nĩkwagĩrĩirwo gũkorwo gĩcigo kĩu angĩkorwo nĩ gĩcigo kĩaimĩra mũrimũ, andũ magakorwo makĩrigitwo, na makarigitwo na ihenya, nĩguo gũkorwo makĩrigĩrĩria mĩrimũ, mĩrimũ kũneneha.

Wa mbere nĩ ũrigitani ũtarĩ marĩhi mathibitarĩ-inĩ, na ũheani wa ndawa ũtarĩ marĩhi, rĩmwe nĩũkoraga mũndũ nĩarwarire, na ndarĩ mbeca, koguo ndangĩhota gũthiĩ thibitarĩ kũrigitwo, koguo kũrigitwo thibitarĩ gũtarĩ marĩhi kwa mĩrimũ tengĩ mĩnenanene kana mĩnini nogũgũkorwo wĩ wa burĩ nogakorwo nĩkũraheanwo ndawa, ũcio ũngĩ nĩgũkorwo kwĩna handũ, andũ marerutĩra, mandagĩtarĩ makerutĩra, kana andũ angĩ arĩa mena, mena ikĩro nenanene, makerutĩra, makaheana mbia, hagakorwo he handũ harathiĩ hagathondekwo, andũ othe magacemania, magathimwo mĩrimũ, na makarigitwo hatarĩ mbeca imwe magwĩtio, hau nĩũkoraga ona mũndũ ũrĩa ũtũire nyũmba nĩaumĩraga, mũndũ wothe wĩna mbeca kana atarĩ, nĩaumĩraga na agathiĩ akarigitwo, koguo hakaiganana, ũrĩa wĩna mbeca norĩa ũtarĩ, makaiganana, hatirĩ ũtarakorwo akĩona ũrigito wa mũrimũ ũrĩa nagĩkorwo naguo.

Gũkorwo ndĩna mũrigitani wakwa kana mũtari wakwa wa ũrĩa batiĩ gũkorwo ngĩrĩa irio kana kĩrĩa batiĩ gũkorwo ngĩrĩa, nĩ gĩteithagia na nĩ kĩrĩ bata tondũ nĩngoragwo ngĩmenya kĩrĩa batiĩ kũrĩa ndikagĩe na mĩrimũ, agĩkoo he mĩrimũ ũngirwara nĩũndũ wa kũrĩa kĩndũ gĩtagĩrĩirwo, nĩathomithagia na akanyonereria na ngahota kũmenya ndibatiĩ kũrĩa kĩndũ kĩu. Nagĩkorwo nĩndanyitwo nĩ mũrimũ o wothe, oho nĩ andaraga nakanjĩra kĩrĩa batiĩ kũrĩa nĩgetha hote kũhũrana na mũrimũ ũcio. kumbe nĩ gĩa bata tondũ rĩrĩa ndĩ mũrwaru nĩ andaraga kĩrĩa batiĩ kũrĩa ona rĩrĩa itarĩ mũrwaru no andaraga kĩrĩa batiĩ kũrĩa nĩgetha ndikarware.

Nĩmenyaga he mũndũ ũhetwe wira wa gũthondeka kana he andũ marathondekerwo nĩguo mahote kũhũthĩra njĩra ya kĩrĩu ya intaneti nĩgetha mahote gũkinyanĩria maũndũ mao na mahote kũrũta mawira mao na njĩra ya intaneti hatarĩ gũthiĩ kũndũ kana hatarĩ gũthumbũka kana hatarĩ gũtinda makĩnegena gũtirĩ na njĩra ya intaneti kwoguo rĩrĩa nguona ũũ nĩmenyaga he mũndũ ũrathondeka njĩra ya ũkinyanĩria wa intaneti magĩthondekera andũ icigo icio.

Nĩndagereire njĩra nditũ mũno to nĩndakoraga ndirahota kũhũthĩra nyamũ ĩno to ndiathomete kũhũthĩra njĩra cia ũkinyanĩria cia kĩriu. Kwogwo nĩndakoraga ona kwaria ndirahota, kana ona ndaria mũgambo wakwa ndũrathiĩ, tondũ ndiũĩ kũhũthĩra nyamũ ĩno, na ndiamĩhũthĩrĩte hau kabere, ũguo nĩndakoragwo na thĩna mũingĩ mũno wa kũmĩhũthĩra.

Hena mũndũ, ũrĩa ũrahũthĩra njĩra cia kĩrĩu, cia ũkinyanĩria, cia intaneti, ũrĩa ũnyitĩte kandi yake na moko merĩ, na nĩaroneka nĩarathoma kandi ĩyo, ũrĩa ũroneka nĩarenda gũkorwo akĩiga nyamũ ciake haha nyamũ-inĩ ĩno ya ũkinyanĩria, tondũ, angĩmĩiga hau, nĩagũkorwo akĩmĩhũthĩra kana nĩagakorwo akĩmĩhũthĩra thutha-inĩ, tondũ nyamũ ĩyo amĩiga hau, madĩko mau matigatwĩka ma kũra, na niagakorwo akĩhota kũhũthĩra thutha-inĩ.

Nĩ njagĩrĩirwo kũrutĩra mũciari igerio cia mwana ũcio ciothe, ngorwo na maratathi kuuma rĩrĩa igerio ciambirie kana kuuma rĩrĩa mwana ũcio ambirie gwĩka igerio, tondũ mau nĩmo ngũhota kwonia mũciari ũrĩa mwana akoretwo agĩĩka, tondũ angĩkorwo mwana nĩ areka wega, kũu nĩ kũonania kuuma harĩa mbere, nĩ okĩte akĩhambagia marks ciake. Kwogwo nĩ njagĩrĩirwo gũkorwo na maratathi marĩa ngũrutĩra mũciari, ndĩmuonie ũrĩa mwana wake akoretwo agĩka kĩrathi-inĩ.